Kiit nenyone metinyun indoker nii ko baetab tukaa, ko baetab tukaa kobokomonut mising en kokwet ak ko kikotoret biik chechang, baetab tukaa kora kokonu konu chepkondok choton ko yoon kekei tetaa koimuch inyoru cheko ak ialde, kora bayaniton bo twaa kotoreti kora en sokoshek chombo banyeek, imuch ialde chito, imuch ibai tetaa kabisaa ak ibaii koketokyinike ibeialde en sokeet sikobit kokon kora amitwokik cheuu bendo chetese tukuk cheuu proteins ko baetab tukaa kobokomonut mising en bororiet ak en boishonik.

Otindenik chekirakas akobo koroitet nii ko chumbichutet ko chumbikab tukaa choton chetese chekoo ak ko tukuk che tukaa chenyolu kikoi chumbichutet chuu ko tukaa chebo chekoo icheken moboto chon kiyeng'se amuun en tukaa ko kipchei konyil akeng'e ak ko miten chebo bendo ak komiten alak kora chebo chekoo, ko tukuchuton chuu sana sana ineii kikochin iin tukaab chekoo sikobiit kotesak chekoo en tetaa sikobiit kotechak murungutab tetaa sikobiit kora kokochi kimnotet tetaa ak kokochi minerals choton cheyomekee ak tetaa nebo chekoo.

Tukuk chetoku en yuu ko elekichopto ko muchelek chuton chuu chekakitesta tukun cheuu karot, miten bendo ak komiten lokoek, ko en tukuchuton chuu komiten kila kitu chekemokyinge en borto miten carbohydrates choto ko mchelek ak komiten kora bendo choton kokonu proteins, miten lokoek choton chekonu vitamins ko amitwoki chutet chuu ko konuu tukuk choton chenyolu ketech en borto, elekichopto elekichopto amitwokichutet koyoche kotindo tukuk tukul choton vitamins, proteins ak carbohydrates kochuton ko kokichop kotieng'e elenyolu kwamnda chito ak kotieng'e elenyolu kotekak borto.

En yutet yuu komiten chaik ak komiten inekeit noton nekochin mbolea chaik, ko en yuton yuu ng'omnotet nekimokying'e ko ng'omnotet nebo kiasi, noton tukuk ko nondon ko chekindo mbolea, en boishonitet nii koyoche inaii ilee mbolea chetian chemokying'ee chaichutet sikobiit iyaii, nee chemokying'ee, amunee sait ataa nekindo mbolea chaik ak ko kora ko en season ainon koroboni anan kolole asista en elekindo chaik mbolea ng'amun moyoche kindo mbolea sait aketukul nekakibwaten, yoche inaii kolee kipimo gani ak koyoche kora inaii kolee saitata ak ko season ainon.

Bitunat koroiton en kokwenyon ng'amun sana sana ineii en kokwenyon ko kiyoe ngalekab temishetab bandek koyoon kakitem bandek yoon kokoruryo minuti choton bo bandek komiten kiitet nikibore chebore noton netoreti ketoren bandek, ko kikotoret mising en kokwet amuun ikuu roisi kasiitab keboren bandek, menyoru kasiit neoo en torishet, imuuch iliban kityok sana sana kochebo biik chekurchuni kasiit ak inyon ikochi kotorun bandek, ko kikobunchi komonut mising ng'amun kikoik roisi kasiitab toretab bandek moketienge chukii kitoren olikinyen eut ko kikoik roisi.

Amunee sikobo komonut boishonitet nibo nchirenik en kokwet ko ng'amuun konuu amitwokik, kora kotoreti en chobetab kerichek, miten kerichekab look chekechoben kora tukuk iin chebunu samakinik ko kikotoret en kerichechoton bo teket, ko kora kikotoret kora en kokoi biik boishet, mii biik chemotindo boishet cheng'en ko havesten inchirenichuton chuu, ko kikokoi biik boishet en kokwet nametab inchirenik, kora kochang tukuk kabisaa chekikoyai, economy nebo kokwet kotesoksee komii inchirenik nga'muun yoche koliban taxes ko kor kotesoksee economy nebo emet.

Kiit nenyone metinyun inokeer nitet nii ko tukuk choton exam chekikochin lokok cheimuche kotoret icheket konai elekikoit anan konai ng'omnotet nekikonyor kong'eten ing'onam tamit kong'eten ing'onet mwalimu ak kong'eten ing'onam subject inoton, ko en yutet yuu okeree lakwet neyoe testi, testi kotoreti tukuk chechang, toreti kenai kelee wenditono sukul, toreti kora kenai kelee kokoit anoo mwalimu en elenete ng'amun yekokekon testi ichutet maran ko kokonu sukul anan ko kokonu sikiik konoe sikindet anan ko sukul kolee toos yoe konetindoni kasit komie, toos nyolu kikoit elenyolu anan mii batai ko kitoreti en eleoo.

Ortinwek chekichulen borwek ak chebose kobwotutik kochang, miten temishet, imuch ikoi kee kasitab temishet ko kor inditemishei iutyen ilee komiten iin tukuk chekoimin, akilit ko kobos kobwotutik ak ko kakochulun borto, kiit akee kora ko baetab tukaa, yoon iboe tukaa ko imuch iker chito teta ilele hee koosob, ko kor kotoreti kora kobose kobwotutik ak ko kakochulun borto ng'amun kaiyai kasit nondon nee chulee bortang'ung, kora nebo somok koimuch kora ikatatee konyitenik, yoon kaikatate konyitenik ko ichulee borto en bandaa newendi, imuch ibun keldo sikobit kora niwendoti komebwoti chechang, mebwoti ilee komii chekoimin en koo, ko kor kora yeitite olindon ibong'ololdosi kora ko kokobosun kobwotutik.

Ortinwek sikeyai tuyoshek kororonekitun ak koib kibakenge ko keng'ololchin biik ak kobo bandab taai, yekokengololchi biik ak kobo bandab taai kokere chito kole yekoosob kokosob chito akee kora, ko ak kosto ng'etkonda en kokwet, ko yekokosto ng'etkonda makokkose king'wan ak kobo chito akee ko koor kokoronekitu ak kobitu kibakenge amun ing'en chitukul kole yekorosob en komosi ko kosob chito akine akee en komosin.

Konunotik chekikochin kipsomaniat nekakotar sukulitab barak ko sana sana ineii ko imuch ichengyi chito kasit ak ilenchi koyai kasit olaan tukul yoon tomo kosir serikali koyai boishet en yoton, kiit akee kora koimuch ikochi kora rabinik ak ibong'onchi eleetot konamnda sobet ng'amun imuch komong'in inendet ak ko momuche konai elekinomndo sobet ak ko momuche ko naii sobet en bii yutet, koimuch ikochi chepkondok kidogo ak ilenchi ak ibong'onchi eleetot kwokoboishoito chepkondochoton.

Ribotin lokokyok en komoswek che tong'oen ng'amun sana sana en komoswek che tong'oen look ko eletoku ak ko saishek chetong'oen kora ko beet ng'amun mokonyee icheket uritiet ak ko sana sana ineii elee tong'oen lokok ko kiwanja maran ko nebo sukul nekokikochi yoon kaketar sukul, jioni yoon kokomong biik en sukul ak ko kora kiwanja nebo kaa, ko ikeree ilee ribotin lokok en elee tong'oen ng'amun labaa ak ko maimuch koityi icheket tukuk chebo yoityet.

Tukuk chekimine sikotestai kab chii en kasarta nekoi ko tekisto, tekisto ko kiit nebo maana en biik chemengyindos kibakenge, ko yoon kotekiskee icheken en icheken ak ko motkonde ing'o ngweny ak ko kosyiikee tukuk cheyoe twan ak kwaii tukuk ko kibakenge ko kiit nebokomonut ak kora chomnyet, yechomnyo icheket ak konai kole sikai komii yutet yuu ko kii chomnyet nekimutu icheket kibakenge ko bokomonut mising nondon en biikab kab chii sikobit komeng'is en kasarta nekoi.

En elesomonen lakwet en kaa koyoche kotilil, yoche komii meset am ng'echeret neboishen, yoche komii kitabushek chekesomonen ng'amun en sukul sana sana komoto kikoin kitabushek che someone ng'amun kipwotyin kelee tot konyokobeet icheket koyoche kora ko sikindet iolchi kitabushek chenyokoboishen kora en somanenywan kotese somanet yoon kokomong en sukul ak koyoche kora ko elemiten koyoton anan ko rumit noton somonen lokok ko yoche ko sisaat oloton momiten bolet sikobiit kokochi inendet peace ne somonen.

En saishek chekoini lakwet koker skrinit ko yoche ko tutukinitu kouu ng'unon yoon komong en sukul yoon ka kong'et en boishetab sukul kitabushek koimuch inyoikochi komunyen skrinit en saishek choton chetuten ak ko en betushek kora cheuu weekend koimuch ikochi koker kong'eten subui kibindishek chombo lokok akoi olombo saa nane kwomis AK komwetkee akowek kitabushek, komoyoche kochang'a saishe choton boo skrinit.

Ortinwek cheboishen kokwotinwek sikotestai somanoshek en ibinwek tukul ko koboishen kirwokik, kirwokik sana sana en kokwet ko yoche kokeer kole miten lokok chekaba sukul miten chemabaa sukul ak komeken sure kolee kabaa lokok en kot aketukul sukul akonai kole yoche komiten chitukul sukul en sait ne noton, ko en lokok chemaba sukul ko yoche koibchi atua icheket akonai kolee nee amunee simawo lakwanoton sukul, toos miten kiit nekayai lakwanitet kwoo sukul, toos boo komonut kiitet ak ko toos imuuch keibchi kereet ainon anan imuch ketoretitono lakwanitet sikobiit kowoo sukul kouu lokok alak.

Ng'otutikab serikali konyolu kechob en oret noton nekere biikab serikali, biikab serikali kora koyon mokiker tukuk chemoche koyoche kora koker serikali konet ichek amunee sikoko ng'otutichoton ak koneet icheket komonutiet nebitu konyoru en ng'otuti choton kabitisan serikali, ko kor ing'unon kor komobitu ng'elelnotet en bichutet chuu ng'amun kakinet icheket kelee bo komonut ak kobendi konyorunen kelchin.

Loboyet noton nebo television koimuch kowech konyek sana sana koyon koker chito television saidi koimuch kowechok konyek en inendet amun kakokaeng'e kokere ak kora yoon korikyi inendet television komuch kokimit loboyet noton nebo television ak komuch kowech konyek kora, ko en sait akee ko imuch komiten tukuk chekiboru en television cherwoiorwoi koimuch kowech kora konyekab chito yoon koker tukuchoton cheloboten konyek ko kor kong'unon konyoru chito kaimutikab konyek.

Saisyek chenyolu koruu chito neo sanasana inei kosaisyek sisit choton chebo langat , ko yan karuu chito saisye chutenchu konyoru kimnatet , yan masib keruu koraa yan masib koruu chito konyoru koraa kaimutik chebo akilit ak tukuk chechang chebo ngetutik ko yan karuu chito koraa zaidi koimuch konyor inendet ngetutik, ako imuch konyor koraa ametab metit kosaisyek inei chenyalu koruu chito ko saisyek sisit ko yan kachanga ko sokol.

Chang tukuk cheimuch koib nyosutiet en oreet netai en tukuchoton koimuch ko ndereba inendet nekete karit koimuch komosib arorutik anan tukuk chenyolu kisiib kekete karit, tukuk chemi oreet komosib inendet kole maran komiten signs chekiboru en oreet kolee miten lokok chenyolu kobendi komosin akee nebo oreet koimuch komosib inendet tukuk cheuchon, mii kora cheuu tukuk cheuu tukaa cheimuch komirmir ketindetab karit cheimuch koib kora nyosutik cheuchuton chuu, kora biik chebendi komosto akee en oreet kobunu komosto akee ko imuch koib nyosutiet tukuchoton amun imuch ko komirmir ago moker oreet komie.

Chang uinwek chebune sigik yon ribee lagokwak, netai ko ngelelnatetab lagok, ak kasetab it nebo lagok ,lagok alak komakase kit nemwae sikik ako ui koraa elenetito icheket sikik, ingelenotet koraa kokikoek shida koraa kabisa eng sikik ngamun ii imuch kokakomwai lakwet kolee manyalu ,niteni lakini Wendi koraa lakwet takwai noton, kit ake nebo somok koraa ko school fees eng ribetab lagoki komache rapinik choton cheimuche kimut icheket kobaa sukul ko choton chekikoib ii kasit koraa ako kikokon koek uinwek chebune sikik, koraa ko amitwokik cheame lagok, yoche kokurken sigindet kabisa yon chenge kora amitwokik chebo lagok kwak.

Komonutietab chorwandit en kapkasi kotindo komonutik chechang, komonutiet netaa ko imuch yoon kechelewan en kasit ko imuch komwoiteun inendet, ibirchini simoit komwoiteun kolee amune maran sait akee komanam chito nenyolu kemwoi kolee mesib iitu koimuch iboishen inendet, kora yoon memuch iwee kapkasi ak ko momiten eletot imwoindoite chito neoo koimuch kotoretin inendet komwoiteun amuneishek simewe kapkasi, kora ko yoon imii en kapkasi koyoche komiten chito nong'ololdosi twaan sioboseni time twaan koimuch ing'unon kotoretin inendet en choton, imuch kora en koimutik chechang chekebunoti en koot ko niite kapkasi koui kasit komuch kotoretin inendet en kasit ak koraa Kong'ololun.

Kit nebo kamanut eng yutenyu ko somanet, somanet eng lagok akot eng emet kokukoib bandab tai kou ingunon eng chito Nan kasoman koimuch koib tukuk chechang kou imuch inendet kwoo bitanin akobonayo ak bik, engel yundo akoib bandap tai kotoreti kabisa ako toreti koraa konai chito kwai tukuk chebo Kila ak kila umuch eng kaa komiten ngalekab suriet koimuch koraa nyikonet bik amunee ssikonyolu kochamnyo ,ichamdos kokwet somanet ako bandab tai eng emet kobitu .

Kiit netesetaa en yuton yuu kebongesoni choton biik cheboishen benkishek, imuch en kenyit anan ko en arawet komiten chito nekikoboishen benki en elee nyolundo ko en yuton yuu ing'unon ko kikochin icheket bongesi ak kikochin icheket kartasishek choton sikobit kenai kolee inendet neboishen benki ak ko ing'en komonutietab benki ak ko icheket che kikokonor rabinik chechang ak ko imuche icheket koneet biik kolee yoche kekonori chepkondok yoon kenyoru komoyoche iboishen chepkondok en oreet noton nemonyolu yoon momiten kiit neyoen chepkondok ko imuch ibekonor en benkishek situun kora kondinome rabini choton kokakonorak yekabit kasit nenyon iyaen inyon iyaen koten ing'unon ko kekochin bongesi bichoton chon kikoboishen benkishek.

Mochome boishoni bo Jumia ng'amun kiboishen simoit choton ko online ak koimuch komoityin chitukul ak ko ing'unon ko motindo komonut aketukul en biikab kokwet anan kibiik, imuch koboishen kora chitab kokwet kokoboishen simoitab chito akee kobiit kora ng'olset en yoton ak kobiit kora kesisiek ak kobiit tiyoshek kora en kokwet, ko kora ko en boishoni bo Jumia koimuch kora koketinye simoit iman ak iyoktee keibun kiit nekile maran ko ing'oriet nekile ko ng'eibun ko maran kowoo anan ko ming'in kokor kora iwendi asara ak ko mokowekto icheket, ikeree ilee momoche kabisaa boishonitet nibo Jumia.

Kainetab kipsomaniat nebo RVIST nekichobe taishek chekikeren chorik chechute korikab biik kemoi kekuren Richard Urere, inendet nekisomonen RVIST ak kobo Kenya inendet.

Nitet nii ko kadit nebo Bima pima netoreti biik en ng'alekab konyoiset, ko en Bima pima initet nii koreti kouu ng'unon en libanetab rabinikab konyoiset, imuch iliban rabinik kidogo en konyoiset ak imuch itoretoke en libonishetab sipitali.

Ndoker bichainitet nii okere boishetab temindet anan tukuk choton cheliboni temindet ko yaii sikobit konyor rurutik choton che nin, ko en boishet nekayai temindet ko yoche konai inendet kole inendet nenyorunen kelchin ak ko yoche komeken shua kole koek choton chetindo kelchin nebo barakiat ak ko konyor koik ruruti choton chenyolu ak ko cheyon ko kiib kobaa elekioldoen konyoru maket icheket.

Tukuk chebunu bitonin kokoekee sikoit ng'amun en loindo, loindo ko en tukuk cheloen kochang tukuk chang challenges chebune ng'amun yoche korong inai chito nemiyundon neyoku tukuchoton ak ko yoche inaii chito nekiyokunen anan ko ndekeit nebunu sikobiit inai ilee ituun en kasarta netian ak ko ng'obunote kora oreet ng'amun imuch komiten airport nebo bitonindon koyoche kenai kelee nee chekeibote koimuch koib saishek kora anan koimuch koib betushek, kor kora yoon kakoit elenyolu korekunen kora koyoche kora kenai kelee nechuu ak ko bendii anoo koimuch kora koib betushek chechang sikobiit koitun tukuchoton ng'amun en loindo ak koyoche kora kenai safety chebo tukuchuton koyoche koib betushek chechang.

Elekiwaldake curriculum noton nebo education en kasarta ko ngamun en eight-four-four ko kimoo practical, en eight-four-four ko kii en text book anan kitabut nondon neboishen konetik anan noton nekisomoni ko koyoche komiten tukuk chekeyoe chebo practical lakinii kimokomuche konetik kora koneet ak kobo tukuchuton chuu, koyach ingunon kewaal koik CBC asikomuch kongetian ng'unon asikobiit practical en kiit nekayai lakwet ak ko kora en eight-four-four ko kikireteni lokok kimii look cheng'omen kimii chekikindo koberberekitun lakinii inguni en king'oker kounono ko kii diskorecheni lakwet koyach koib CBC elekikichobe look ko kerkeit tukul, soo ng'unon kikikeree eight-four-four tukuk chekinyolu keyai ak ko chekimii kitabut kokimokoyoe kiyoe kochoton lakinii kokiyach keib ng'unon CBC ng'amun sikobit keyai tukuk chenyolu.

Kit nenyone metinyun inoger nitoni ko kanetisyet noto nenyuru lagokyok eng sukul, koungunon eng yutenyu komiten mwalimu netoreti icheket sikobit konai kit neyoe akonai icheket kit nemakyinken eng sabet kou ngunon eng yutenyu kinete akoibdo ak icheket kitabusyek chesuben koungunon ,komiten lakwet ake tukul ak kitabut noton negeren asikobit kosuben kit neinete mwalimu toku eng yutenyu koraa kole imuch komwa lakwet kit neingen asikobit kochangian akobit komaken kit akenge ak mwalimu.

Kiit nokeree en yuton yuu ko WiFi netoreti biik cheboishen muswoknotetab kasari sikobiit koik nee ititaat anan neityinoot kouu ng'unon imuch ichut chito kitabutab toket, imuch chito ichut tiktok anan imuch chito icheng kiit non imoche en google anan iyai risach neng'ung'et anan iyai risach koboishen chito risach anan ko somana noton nenyinet sikobiit konyor tukuk chemokying'ee komoboishen rabishek choton chechang.

Kiiteni Kobo kamanut eng bik chechang sanasana inei ii kotemik eng kokweti ngamun imuche konyorunen icheket kelchin cheu rabinik ii, yakakobaisyen kit neu niteni koimuch konyor icheket kit nemakyinken.

Nitet nii ko boishetab muswoknotetab kasari neboishen lakwet, ng'omnotet nemokying'e anan nekimokying'e en boishoni ko sana sana ineii ko chebo kasari ko kouu ng'unon boishetab simoit anan koboishetab internet moee skills inei choton cheyomotin chekinete look konete chito nee kikonai.

Kaburet komatoreti eng ribetab borta ngamun yoche iyai kasit chito sikobit kotechak bortangung, sikobit koraa kobais mwanik choton chekeam anan choton chetinye eng borta, kaburet inei komabaisyei eng ribetab borta.

Chang ngatutikab choton chebo oret eng Kenya, akengo ko miten signs chekikinde oret cheyoche keebchi it anan yoche keboisyen anan yoche ketilianchi maanani nondon ketindetab karit ii ,ak pedestrians choton bik chebendote eng oreti, ak koraa cheaki kiakik eng oret koyache kisub signs ichoton.

Chang tukuk cheibu bonwek en oretab Kenya sana sana ko ng'uni eb kasari miten biik choton chemomiten kibakenge ak kochuchut icheket lokok anan ko ak kot neranik choton chemeng'ech sikobiit kong'et icheket koba bonwe kaab oret ak kora komiten tukuk kora chekere chekibitisoni serikalit komoker side noton nebo wananchi kobitu bonwekab oret en choton kora.

Kosubet noton nee ineei nenyolu kisub sikobiit kosulda komnyee bireetab kura ko keepchi iit ng'oliondonondon nebo corruption ng'amun en eleeo ko corruption inondon nekii koiim biikab Kenya sana sana ineii kora ko en kura, ak koyoche kora kekeer lugaishek ak koyoche kora kekeer biik choton chekikochin kasit en betut noton nebo kura simabiit kiit aketukul neyaa.

Kikoib komonutik chechang somanetab kitabushek en Kenya nga'muun kikokochi biik ng'omnotet notok sikobiit konai tukuk cheyoe en kilak ak kilak anan ko en betut aketukul sikobiit icheket konyor kiit nemokying'e, en kora en agriculture ko kikomuuch kosoman ak konai biik kora komonutietab boishonik ak elekiyoito boishonik en kokwet anan ko en emet.

En boishonitet nii koyoche ko kii koik exposed lakwet en tukuk choton chebo muswoknotetab kasari cheuu simoishek anan ko cheuu kompyutas sikobit koyai inendet boishet neunitet neuu nii, ndamun ng'ot kotom koik exposed inendet ko imuuch kowechowech ak ko imuuch kora komanai eleboishoitoi ak ko imuuch kora konyoe inendet challenges chechang en boishonitet nii.

Kiit nebo komonut en ineei nokeree olee bokomonut kabisaa ko inclusive education practice, en nitet nii kotoreti kora en lokok ng'amun ikuu kibakeng'e tukul lokok ak konetik, moikuu konetindet inendet neinete lakini ikuu kityok facilitator noton netoirekteni lokok asikobiit koteken part kora lokok en somanet.